Kũringana na mbica ĩno nĩ ndĩrona hena andũ mahana ta memũcemanio wa kĩwĩra, tũndũ nĩ ũkuona mekerete, amwe mena thũti, hena ũrĩa ũramatareria, na hena ũngĩ ũhana taarĩ kwandĩka arandĩka agĩthikagĩrĩria na me nyũmba-inĩ ĩhana taarĩ ya mĩcemanio, tondũ nĩũkuona ĩte ũrĩa cibangĩtwo, na hena metha nene, na hena screen ĩhana taarĩ ihũthekaga gũ present.